Ndarora ndĩrona gaka nĩ gacui kanini na nĩ kamwera, nonĩ karonekana kena mũrimũ kana ndigũ ya mũtwe, kana macũ ma mũtwe. Kuoguo nĩ gekwenda gũtwarwo kwa mũthĩnjĩri kana mũcakoni wa ngũkũ gathondekwo.

Ĩno nĩ njaũ , na kũringana na rangi wayo ĩhana mũthemba wa mũkũngũ , njaũ nĩ njega mũno gũkorwo nayo harĩ mahiũ ma mũciĩ, nĩ nini kũgwo ndĩronekana wega kana nĩ mori kana nĩ ndegwa no cierĩ nĩ cia bata, tondũ okorwo nĩ mori no yendio, kana ya neneha ĩkamagwo iria rĩa gũtũmĩra mũciĩ kana rĩa kwendia, na okorwo nĩ ndegwa no yendio gĩthĩnjĩro ya neneha kana ĩrĩ o nini , kana yaneneha no ĩtũmĩrwo ĩrĩ ya kũhinga.

Ndarora mbica ĩno kĩndũ kĩa mbere ndona, ndona andũ marorete mbere handũ hamwe na nĩgũthikĩrĩria marathikĩrĩria. Kũguo mokĩte kĩrĩĩro na nĩgũthikĩrĩria marathikĩrĩria mũkũranĩri ũrĩa ũrakũranĩria mũcemanio. Na kũringana na metha na itĩ ũrĩa ibangĩtwo, na kambyuta icio ciĩ igũrũ wa metha ũyũ ũhana mũcemanio wa kũhũrania maũndũ ma biacara.